Ee kesapuk enasiai oleng tenkop ang' tankaraki, kore naa paaku ke busy ake oltung'ani, nolo naa sipitali, nopuo naa irkitaarrini, aisho naa ninye lolo keek opuo naa aishiunye. Kore si aitoki nkae, naa enjere, kore paaku mee sipitali eshomo oltung'ani, nolo naa lduka omir ildawai, yioloti enaa Chemist, nolo naa ninye ninyang'u irkeek, nishori naa tine irkeek nelikini naa nolo aikunaa teneok, tanaa si nelikini ajoki kakwa katitin ewoki, naa lowua tanaa irkeek aja eijori, nolo naa ninye aijoo lolo keek naa neeku naa kesapuk naa enasiai tenkop ang' oleng'.